Haha nĩ Uhuru Park, ni handũ ha bata mũno mũciĩ-inĩ wa Nairobi, nĩ gĩthaka kĩnene kĩa kũhurũka na kũnogora mwĩrĩ kwa mũndũ o wothe. Kerĩ ni handũ ha mĩbango mĩingĩ ta mĩcemanio mĩingĩ na mĩthako.

Ũyũ nĩ mũmera wa bata mũno, gũthondeka maguta na ĩrio. Murimi nĩ atemaga mĩmera ĩyo yakũra, na akanĩka nĩguo yũume wega. Ũrĩmi ũyũ nĩ wa bata mũno na andũ aĩngi a kenya nĩ maũrimaga nĩ ũndu wa magũta na ĩrio.

Ũyũ nĩ mũgũnda wa nyanya, andũ nĩmaragetha nyanya. Hĩndĩ ĩria nyanya ciakũra wega na igatuĩka ndune, nĩ hĩndĩ ya kũgetha, andũ nĩ mathiyaga mũgũnda-inĩ na makarora nyanya ĩria ĩkũrĩte wega. Ũrĩmi wa nyanya nĩ wa bata mũno nĩ ũndũ nyanya ĩtũmĩkaga gũthondeka irio mĩthemba mĩingĩ mũno.

Rĩrĩa ndona kiugo M-pesa, kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ ũtũmĩri wa mbeca na thimũ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno Kenya, na mabũrũri maingĩ ma Africa, nĩ ũndũ nĩ ũteithagia andũ, gũtũma mbeca na kũruta mbia cia indo, magĩtũmĩra thimũ ciao cia moko.

Uyũ nĩ mũthuri ũracagura ngũo cĩa mũtũmba. Ngũo cĩa mũtũmba nĩ cĩa thogora mũnĩni mũno kũringana na ngũo njerũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteĩthagia andũ aĩngĩ mũno kũgia na ngũo cĩa kwĩhũmba, keri nĩ ĩheaga andũ aĩngĩ wĩra. Andũ arĩa maracĩendia magĩe na ũboco rĩria marendia ngũo ĩcĩo na thogora mũnĩni, gũkira ngũo njerũ .